Iboru pichait ii lakwet ne mining ii ne toku kouon miten class, nekanam tukuk nekanam chatit ne kakisir ak kechoran tukuk che imuch koip asenet eng borwekwak, tukuchuton kou maat ii, katok ii, wembeit ii, sindanut ii, chupait ne kakoyei ak koik. Lesonit ne miten lakwaniton, ko nongikere tukuk ak kemwa, nongikere ak kemwa tukuk sikomuch kwarorchi mwalimu nenywan ele kitertoi, simaumisan tukuchutok borwekwak, ngechoran tukuchuton en chatit asikomuch koker lagok ii kotoreti lagochuton simautien akot betut akenge ngamun kaker tuguchuton, ngosoman lagok tukuk ak kokere tukuchoton che kakichoran ii, koimuch kotoret icheket ii konam tukuk che kakichoran ak koyai koelewen zaidi.

En pichait kotogu tuguk cheu muchelek chekakibangan komie kotiengei calaisiek kwak, miten chebiriren miten chenyolilen miten chetokelyon aketugul kotiengee calaisiek kwak kokakibangan en barak ab bokosisiek, ngebangan en bokosisiek barak ih kotoreti biik si kindoo ak kicheru komii komie anan ko kekonor en tuket sikotililekitu en tuguk chuton ih ko tuguk chemii orit ko uon bushek anan ko muchelek chekioldo anan keroptoo kotugul. Toreti kora nginde tuguk chuton en bakisiek ih cheterter calaisiek chebirir ne nyalil anan ko netolelyon sikenai kele achon achon

Toreti piik kela tukuk chechang anan tukuk che nyikisen cheu ngungunyek, matobaruk, kokotek ana ketik kelae kongeten oldo akenge agoi oldo age keboisien ngubut nekiten anan akomokiboisien eut, ngamun toreti koibe tukuk chechang ii chesire chon kotoibe chito kobose tiripishek che kokiboisien kela tukuk che kokiibe cheu ngungunyek, ngamun en niton kotoreti kobose sait nekokiboisien kela tukuk choton che kokilae ,toreti mising kolae tukuk chechang cheu ngungunyek akot koik eng ele kiteksen, toreti kora kolae peek ,bo komanut mising en imbar ak ole kiteksen, ngeale ko mamache rabishek chechang mising ak ngetestai koboisien ko mamamche rabisiek chechang kora ,niton kotereti kobur zaidi ak kobois koigeny.

Ngetes rapisiek cheyoche koliboni kipsomaninik en sugul koibu kewelindo ak koliban kipsomaninik alak cheoche keboisien en sugul, ngisto rapisiek cheyoche koliboni serkali anan kikaengee rapisiek cheyoche koliboni serkali anan kikaengee rapisiek cheyoche kokoi serkali kipsomaninik ab sugulisiek ab barak. Ngetes oliet ab sobet kou ketes rapisiek chekiliboni kikomboanen kot ketes rapisiek chebo tuguk chekiome anan ketes rapisiek chebo kebunote en oret. Ngosamis oret elebune look, ngosomis korik chemenye look, ngosamis clasisiek chemenye look yon tuten kora konetik chenete look en sugul koimuch koyai kipsomaninik kotet banwek ab oret. Imuche kotet kora oret yan kakikaengee testi cheyoche koyai kipsomaninik anan kikaengee komanai tuguk chekisich en testi choton, imuche kotet oret kora yan kiboisien rapisiek ab sugul vibaya

Tareti bik mising en tegset agechop oratinwek yangararanboratinwek kotareti bik en kokwet koiti sibitalishek ,koiti sugul,,koiti ndonyo komie akoit ak tugug chwak komie tareti koraa kochop imbaret Nebo kolset ako tareti Kosta tuguk tugul Chemiten imbar kotoma kekolsa akotareti kostae ketik akotandasan imbaret kotoma keminso tareti mising temik chamine tuguk chechang ngamun yae tugug chuton kotes tuguk chekamin en imbarenik chwak tareti mising yangichope sugulishek anan ko sibitalishek anan ko yangichope tuguk ab bek amun tareti kobale ngweny anan kolae tuguk chemakingei bik sikochap tuguk choton tareti kolae tuguk Cheimuch koib asenet ab ngungunyek chelae bek tareti en oldo yeleteremen gei bek sikomuch yangachanga bek kotareti bik kesor en bek choton.